Waneno kacha ka nitiere pith madhi mbele kacha to waneno kacha ka nitiere dhiang' monindo e laro kacha. Kendo kiweri gi dhiang' no, waneno kacha kocha kendo nitiere cham moko mopidhi kendo gidimbore kendo gidongo kabisa. Koro ber mwayudo kuom timo tij ni wayudo ka kaka japur seche ma in gi dhiang' kachande, to in gi gimiluongo ni chak minyalo nyiedho tinyalo tedo go chae. Kiweri gi chak to in koda manyiwa, minyalo tiyo go e puodho, inyalo komo go, inyalo komo go cham moko kendo seche ma dhiang' ni dongo to okelo nyithindo to gibedo mang'eny. Seche ma gisebedo mang'eny inyalo kao moko inyalo tero kata e chiro bius kendo ilok mwandu kata ilos ohala kodgi. Seche ma dhiang' ni bende oseti, inyalo tere kata e butcher, inyalo yang'e, kendo inyalo uso e butcher iyud chiemo minyalo chamo. Mago e ber mwayudo kuom pith mar dhok kata jamni.

Kawarango picha niendi to wanyalo neno kacha ka nitiere japur moting'o gik machalo biringanya e lwete kacha to gin kagima gikethore kendo moro nitiere machalo kagima otow. Koro gima nyalo bedo ni timore kar kae ni seche moko tuo nodhi bodonjo kuom kuom biringanya giendi kendo nodhi boketho gi to kaluwore gi nok nogo negi yath e wang' sandi sa to tuo no nodhi bohinyo thoth kuom biringanya ma ne opidhi kanyo kendo ma aneno kanyo to e gima omiyo waneno ka gin moko machal kagima okethore. Samoro bende wanyalo yudo ni pi bende nodhi bodonjo kuom gi kendo nodhi boketho igi. Seche moko kata yamo bende nodhi bomonjo gi kendo nodhi boketho thoth gi kendo egima omiyo waneno ka gi kelo kido machalo koda ma waneno kar kae niendi.

Kaneno tijni kendo gima biro e pacha en gima ilongoni pur mar alot madhi mbele mangeny kendo waneno kacha ka nitiere alode alode kaka spinach, kanyo waneno ka nitiere skuma gi cabbage, tiende ni wan gi japur ma timo gima iluongo ni farm, en gima iluongoni pur mar alot kendo opidho alot to kendo o supply. Koro pur en ohala to ndalo duto tich matek ema kelo mwandu ,koro wanyalo wachoni en ohala kendo en ngamo osedongruok gi tij pur kabisa kendo ndalo duto en ngamo opidho alot e puothe kendo oterogi e chiro kinde ka kinde egima omiyo waneno ka gin supply margi bedo mangeny kama niendi

Ka wang'iyo picha niendi to waneno kacha ka nitiere thoth mag waste kendo gin agricultural waste ma oket e pith kamoro. To mano, wachalo, waneno kagima en ng'ama chalo kagima oloso gima iluongo ni manyiwa kendo manyiwa miloso e dala kendo en manyiwa miloso kuom greens kaka remains mag kitungu, alode, kendo giketo gi kamoro achiel mondo gi kagisetow to giloso manyiwa. Koro ber ma wayudo kuom timo tij ni en ni, seche ma manyiwa ni osekao kinde kendo giselokre, giselosore kuom kinde mang'eny, awach ni kata madhi dwe, to wanya yudo kata ka wan gi manyiwa maber kabisa kendo en manyiwa mabedo recommended kabisa e timo farming. Tiende ni seche ma in gi puothi moro kamoro to idwa komo kata cham moro, titiyo ibo tiyo koda manyiwa miloso manually kaluwore gi alode alode gi giendi kendo ka gisetow ba giloso manyiwa maber to watiyo kodgi e komo kendo mano e ber malong'o ma wayudo kuom tij niendi. Kendo wayudo ka kendo waste okbed mang'eny ahinya niwach waketo gi kamoro achiel e dumping site, e site kendo ka gisetow to watiyo kodgi e puodho e komo cham moko kendo. Kendo watiyogo kaka manyiwa.